Kaka ng'ato onego otim tich, onego opur puodho obed maler, okuny buche e line mopimore, bur fut achiel gi nus. Oket manure ,oket opidh, osoo rabolo ebuche ool negi pii. Mm halaf, onego odogi kosekawo muda matin.